Gima biro e pacha ka aneno pichani en wach pur, kendo en mar ochele kaka ochalo. Ochele en gima ipuro kuonde motimo pi kendo kuonde mopie. King'iye to en cham mosenyak kendo manyalo dwaro ni igolo e puodho, kaluwore gi kaka ochalo, puodhoni nochiek ahinya kendo ber ma wuon puodho dhi yudo kae thoth. King'iyo kendo kaka alwora mare chalo, nyiso ni koth osedok chien kendo chieng' rieny manyiso ni en thuolo mar golo gole oko.

Ka aneno picha ni to aneno ka ma en ng'at man gi huma kata ng'at man gi lony ma idayo dhoge to ok en lony aklonya to en lony e weche mag omenda nikech ka aneno chien kanyo to nitiere picha mar Kenya Revenue Authority, kendo chalo ng'ama chiwo duoko mar gimoro mane osetimore ni od fuambo gi keyo oting'o e lwetgi gige kowo duol mar kawo duol jomoko oting'o simbe kendo chal ni ipenjo mamani wach ma ng'ama miyo kendo oduoko. Kata ochiwo duoko moro ewach moro mane osetimore kata ochiwo ler.

Tijni en tij fuambo gi keyo, kendo jok matime gin joma nigi tiegruok moloyo to eweche mag kowo ote. Jal matime en jal manii lony kendo ong'eyo kaka owuoyo gi joma odwaro kaachiel gi joma ochopone oote. En tich ma ka itimo to nyaka ing'e joma owinjore ichop irgi kendo nyaka ing'e jogo ma bende weche ma idhi wacho, kata weche ma idhi manyo dhi yudogi. Ng'atni ochomo kama odhi wuotho e edier mier moro kendio tich ma odhi timo en mar manyo pesa. Oting'o gige tich kendo e ng'eye bag nitie, oruako bende reflector manyalo nyiso ni entie e wang'ayo kendo gari kata nyamburko mabiro nyalo fuenye ni ng'ato nitiere mbele.